Magi nyithindo masomo e skul, to gitiyo gi kompiuta mar kibeti makidijitol Masani. Kompiutani konyo e dongruok mar piny duto, omiyo nyithindo thuolo mar puonjre timbe kod gik manyien mek kidijitol. Gik manyiengi biro konyogi e picha madhi nyime gi teknolojia, kata kamano dwarore ni konyruok mar kompiuta mar kibeti odhi nyime. Kendo ni jopuonj opuonjre kaka ginyalo tiyo gi kibeti mar kompiuta e puonjruok, bende dwarore ni piny obed gi intanet makare. Kibedo gi intanet makare, tiyo gi gigi bobet mayot nikech gigi kidwa tiyogodo to nyaka ibed giintanet. To intanetni inyalo nyiewe kata inyalo ng'at moro emanyalo

Gima timore e picha, en ni ji ni e reception mar KRA.Ji ochung' ka nyiso ni gitiyo gi chenro mar KRA, kata nyiso ni gimanyo kony mar KRA e ofis mar jo KRA.

Jo ma ni e picha kanyo gi tiyo gi ranyisi mar oangi nyasi mar fibre optic kata internet cable e piny. Gin ka gi pango waya mag internet e loo kendo mano konyo mondo ji oyud internet ma ber. To internet ni wa nya tiyo kode ku moro amora e simo kata e laptop. Gi internet ni inyalo neno gik moko ma ngeny e facebook to inya wuoyo gi ng'awa ni ma bor kaka whatsapp to inyalo ti kode nyaka e TV be.